Mũigana wa mbeca iria mũthondeki wa nduthi athũkũmaga, kũringana na niĩ, nguona nĩ kĩndũ ngiri ĩmwe nginya ngiri na matano kũringana na ũrĩa wĩra ũhana na kũringana nĩ mũthenya ũrĩkũ, no hena mĩthenya magĩthũkũmaga mbeca nyingĩ he hĩndĩ me gũthũkũma mbeca nini. Tũgĩbangĩra, tuge njenũrũ tũkĩhũthĩre ngiri na matano, tũbangĩre ngiri na matano tuge nĩcio agĩthũkũma mũthenya ũcio. Ũndũ wa mbere, ta rĩngĩ nĩekũrĩte kĩroko hau cai, wĩra-inĩ hake na tarĩngĩ nĩ ekũrĩte ranji. He mũthenya ũcio wake e gwĩcokeria ngatho, tũmũhe igana rĩmwe rĩa bĩbite, cai kĩroko bĩbite na hwaĩ-inĩ igana, na ranji igana, acoke bamĩrĩ yake akorwo nĩ ekũmĩtigĩire magana matano, icio ciũke magana matandatũ ma bĩbute. Kumania na hau, ta rĩngĩ hena tũindo e gũbataranga ũguo hanini, kũhũthĩranga thitima ũguo kana kĩndũ kĩngĩ, tuongerere igana rĩmwe rĩa bĩbute. Icio cigoka ciringi magana manana. He ici ciatigara ciringi magana mũgwanja. Ciringi magana mũgwanja no oe magana merĩ ma kũrĩha handũ hau arathondekera, okorwo nĩ handũ akomborete ha nyũmba, tuge magana merĩ mathiĩ he rent ya kũrĩha handũ hau, namo magana matano atũme thĩini wa saving yake. Ũguo harĩ niĩ, okorwo ndĩ mũthondeki wa nduthi, ũguo nĩguo ingĩbangĩra mbeca ciakwa, he bamĩrĩ irio, ndĩhe nyũmba na hote gũ save a.

Mathĩna marĩa maingĩ andũ aingĩ macemanagia namo makĩhũthĩra thimũ, ũndũ wa mbere nĩ thĩna wa gũkorwo ta rĩngĩ thimũ yaku ĩna thĩna wa mwaki na gũkorwo ndĩraiga mwaki ihinda iraihu na ihiga rĩayo rĩtingĩhota kũiga mwaki kahinda karaya. Ningĩ ũndũ wa kerĩ nĩ ũhoro wa gũte mĩtambo, okorwo thimũ yaku nĩ ĩrateateaga mĩtambo na ningĩ mũtingĩhota kũiguana na mũndũ ũrĩa ũngĩ kwa njĩra ya raithi. Kana ndũngĩhota kũhũrĩrwo ũnyitĩkane hĩndĩ ĩrĩa yaagĩrĩire kana kũhũra thimũ ĩthiĩ hĩndĩ ĩrĩa yaagĩrĩire. Ũcio nĩ thĩna ũngĩ andũ makoragwo makĩgiĩka nĩguo. Ũndũ ũngĩ no ũkore ona thimũ yaku ndĩngĩhota kũiga indo nyingĩ ta mbica, vidiũ, ndĩrĩ na memory nene ya kũiga ndĩrĩ na storage nene ya kũiga indo nyingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ gũkorwo atĩ thimũ no ĩkorwo ĩna thĩna wa screen, no ĩkorwo ĩna thĩna wa kũhutahutia, no ĩkorwo ĩna thĩna wa kũhihinya button kana ũndũ ũngĩ ĩgakorwo ĩgĩkũgia kũhota kũhingia ũndũ ũrenda gwĩka naihenya. Ũndũ ũcio ũngĩ ningĩ ũngĩikara kahinda karaihu thĩinĩ wa thimũ yaku, no ũgĩe thĩna wa maitho na kana ũtuĩke addicted ũtindage thimũ-inĩ mathaa marĩa magĩ mothe. Ũcoke ningĩ thimũ ciagĩire goro mũno, thimũ yaku ĩngĩgĩa gathĩna kana ĩthũke kũ repair nĩ goro mũno.

Andũ a kwenja njuĩrĩ ni mathũkũmaga mbeca njega na kwenja njuĩrĩ o mũthenya nĩ gũkorwo andũ aingĩ monũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ kana mahĩtũka-inĩ maya mahĩmbĩirie mũno ũhoro wa kwenja njuĩrĩ mũno mũno arũme. Na harĩa njuĩrĩ nĩ ĩmeraga naihenya mũno mũno mũno, rĩu nĩ wĩra ũtaagaga customer o hĩndĩ hĩndĩ. Wakorwo wĩna customer service njega wĩra waku ũgatuĩka wa kwendeka, no ũthũkũme mbeca njega mũno. Ningĩ ona to ũguo, hena atumia mahĩmbĩirie kwenja njuĩrĩ, ciana cia thukuru nĩ menjagwo njuĩrĩ mahinda kwa mahinda magakorwo me smart mũno. Ningĩ ũndũ ũngĩ macini cia kwenja njuĩrĩ ni njega ũkĩringithania kana ũkĩhũthĩra macini ya kwenja njuĩrĩ ni njega ũkĩringithania kũhũthĩra tũnyoi kana magathĩ, nĩ gũkorwo macini ĩyo nĩ ĩrĩ wĩra wa naihenya na no ĩhokeke tondũ nĩ ĩgiragĩrĩria ũhoro wa kũrarakwokwa ngothi mũndũ kũrarakwo kwa ngothi arĩkia kũhũthĩra. So macini ĩyo nĩ ĩĩ gũ save mũndũ mbeca, ĩgacoka ĩgagũ save mathaa maku. Mathaa marĩa ũngĩcoka woe kahinda karĩa ũngĩoya kwenja na kanyũi kana magathĩ ũiganane na mũndũ nĩgetha wone moimĩrĩra mega tiguo macini ĩngĩka. Macini nĩ naihenya na nĩ ĩrĩ moimĩrĩra ma igũrũ mũno. Ningĩ macini nĩ ĩgũgũ save mbia cia kũgũra kĩndũ o mũthenya o mũthenya, tondũ nĩ yoyaga kahinda karaihu mũno ĩgĩgathira. Macini ĩyo wagũra macini ĩmwe no yoe mĩaka mĩingĩ mũno ĩkĩhũthĩkaga ĩkĩrutaga wĩra o na njĩra njega <inaudible> kana tũnyoi turĩa tũngĩtuha mahinda o mothe. Thengiũ.

Nĩma arutwo nĩ maceragĩrwo, kũingĩra kĩrathi, na ũndũ ũcio nĩ ũcũngagĩrĩria maũndũ ma mũrutwo meciria make gũkorwo matarĩ ma settled mwarimũ akĩingĩra kĩrathi, kana agakorwo mwarimũ nĩ ambatie, agakorwo ndana mwarimũ akĩambia lesson yake ye ndaima kuũ, ye aima mũcerere, na agakorwo nĩ atigwo maũndũ mangĩ thutha, na agakorwo nĩ atigwo thutha handũ, nyingĩ ũndũ ũcio ũngĩ, mũndũ angĩingĩra e mũcerere akoragwo ndakoragwo ataiganĩre, atarĩ arahota atarĩ na ũkindĩrio thĩinĩ wake, akaigwa ta atakinyanĩire gũkorwo e handũ hau ũguo, na ũndũ ũcio ũgakorwo ũkĩ affect mathomo make, ũrĩa agĩ kũnyitanĩra na ciana iria ingĩ, kũbi kũigwa mwarimũ wega, ona nginya gũ perform kĩgeranio gĩake, mwana angĩmenyera gũcererwo hĩndĩ o hĩndĩ, nĩ hinya, nĩ hakoragwo he handũ haritũ mũno, kũhota gũga perform wega, tondũ arĩkoragwo atarĩ, ataiganĩire gũkorwo e kĩrathi-inĩ hĩndĩ ciothe, nĩ kwagĩrĩire mũrutwo akinyage tene, akahota gũkorwo na mahinda make ma magwĩbanga, akahota gũkorwo na mahinda make magwĩ ma ma magukorwo acokanĩrĩirie meciria make, na akorwo e ready kwamũkĩra mwarimũ, nĩ getha mwarimũ akĩingĩra kĩrathi, ambanie nake na mahote gũtho na ahote kuelewa kĩrĩa mwarimũ arabundithia, nĩ inge encourage arutwo makinyage cukuru tene, matige gũceragĩrwo, gũcererwo nĩ kũrĩ hathara nene mũno he performance ya mũrutwo, thengiũ.

Tekinorojia no ĩhotithie kũigua nyĩmbo na thauti nene ũcio nĩ ũhoro wa ma, no ũhũthĩre hoofer na no ũhũthĩre speaker na no ũ- connect na microphone na maũndũ marĩa mangĩ na thauti ĩkorwo ĩ nene, no ũndũ ũngĩ no ĩrehe thĩna wa kwaga kũigua ũngĩkĩra thauti nene mũno ĩngĩthũkia matũ maku, ningĩ nĩĩrehaga disturbance no mwage kũiguana so ũndũ wa mbere no ĩthũkie matũ, gũthũkia matũ mũno. No ĩtũme ũgĩe thĩna wa kwaga kũigũa rĩngĩ mũtwe-inĩ waku wothe, kana ũkaga kũiguaga mũndũ e kũraihu no mũndũ hokire mũndũ hakuhĩ nawe nĩguo ũhote kũigua. Nĩguo thĩna ũrĩa ũngĩcũngĩrĩrio nĩ thauti nene thĩiniĩ wa matũ ma mũndũ. Ningĩ ũndũ ungĩ, thauti ta hoofer nĩ ĩrĩ kĩndũ gĩtagwo, hena, nĩĩrĩ chemical cikoragwo ho nĩĩrĩ nyamũ njũru chemical cikoragwo thĩinĩ waho rĩrĩa thauti yaneneha mũno ci vibrate aga na nĩcithũkagia marĩa matũrigicĩirie rĩmwe gũtuĩka mathĩna marĩa manene mũno mũno mũno mangĩgũmĩra andũ a kawaida nĩ ũhoro wĩgiĩ kwaga kũigua, thauti kũneneha kwaga kũigua o ũgũo tu, thengiũ.

Kũhũthĩra drones kũoya video magongona-inĩ kwĩ maũguni manene mũno. Na ũguni wa mbere, ũndũ wa mbere nĩ kũhota kũoya video na njĩra ya clear mũno tondũ drone nĩ yoyaga mbica theru mũno mũno mũno na mbica njarie. Ningĩ ũndũ ũngĩ, kũoya, nĩ ĩhotaga gũkinyĩra, nĩ drone nĩ ĩhotaga kũoya view wega na ĩkahota kũoya igongona wega kana ikahota kũoya sherehe wega, na ĩkahota kũoya andũ othe wega, tondũ ndũkũbatara atĩ kũĩra, nĩ ĩrona kila mũndũ, nĩ ĩrakinyĩra kila mũndũ ĩ rĩera-inĩ. Ningĩ ũndũ ũcio ũngĩ, drone nĩ ĩhotaga kwĩka ũrĩa, kũnenehia kũnyihia video ĩkahota, ndũngĩhota kũoya video ya andũ othe no ĩ kũrĩa igũrũ, nĩ ĩhotaga kũnyihia andũ othe na ĩkahota kũmaoya wega, na ĩkahota kũoya view ya igongoona, na ĩkahrehe ũthaka wa igongoona ũrĩa waagĩrĩire. Ũcio nĩguo wega wa kũoya drone. Na nĩ naihenya. Na ndirabatara mũndũ wa moko tiga mũndũ ũrĩa, tiga mũndũ ũrĩa ũramĩcontrol. Thĩna wa video cia moko kana video cia kũnyitĩrĩra, no mũhaka wethe kindũ ũngĩrũgama igũrũ harĩa no ũkorwo na ũgwati mũnene wa kũgũa, kana ũkorwo no no ũgũe, kana ũterethe ũru, kana ũraharaganie igongoona, na uumĩre, kana ũrehe gĩcanjama tondũ nĩ ũgũire, na nĩ wagire kũona wega. Ningĩ video cia moko citikoragwo ciĩna utheri, ũtheri wa-